Ĩĩ nĩndetĩkania na ũhoro ũcio na kumana na kwendia kũo kwa irio nĩrĩo mũndũ agĩaga bainda. Na kumana na bainda ĩyo no ũhote kwĩyaka na bamĩrĩ yaku, na no ũhote gũthomithia ciana ciaku, na no ũhote kwĩgũrĩra gabũri, na noũhote kũgĩa igweta itũra-inĩ, andũ mokage kũhoya kĩrĩra kĩa ũrĩmi ũcio wa biacara.